Keyiolouni enkata nairemishoi we nkata nemeifaa neiremishoi tenkaraki enkibelekenyata oloingang'e, oo neyiolouni endaa naifaa niremi tene pee meyau asara.

Teneasishoreki nena masaa, nena mashinini naing'uraa oloing'ang'e, na keyiolouni enkata nasheita enchan sapuk enaa nesiokini airemisho metii enchan sapuk, pee idim atipik idaikin enye, nisudoo daikin enye pee ore kenya ake pelotu enchan enoo olameyu, olameyu sapuk nidimi aitumia, naa neimi olameyu

Keidim nelotu enchan sapuk neya nena aitubulu natuunoki, enaa nelotu olameyu ene nkolong' sapuk, neer imasaa amu meitoki atum enkare enaa metum enchan. Neku ore enkibelekenyata oloing'ang'e, ene enelotu olameyu nakere ker inkaitubulu natuunoki endaa, ninyal enchan si teneeku sapuk oleng.

Eunoto oorkeek atuno irkeek ore sii .naliki sii iltung'anak pee medung' irkeek amu Torono edung'oto orkeek, amu keyau enchan irkeek, naa keret sii ng'uesi amu keeta oloip. nenya sii nguesi amu ketii sii irkeek loonya, loidim nkishu ainosa ashu nkulie ake nguesi naa isaidia Ina.